um ingebee chon bo iman mugung'etkoba kamanut missing ingeboisien mugunget , imuch kemwa kora kele mugunget kekuren taerit en kutitab kingereza mugunget kit netai kobo kamanut amun mugunget komaname kitu ko kutu ko korot neya missing, amu wale bek anan kong'em bek asiko namda kiagik miannuagik , ko ingonamda kiagik mianogig kokonu asenet neo magenyoru che cheo anan akot ko panyek amuun yekakome komakot kotaret chi kora ko ket nemanune anan ma yaitu amuun en kutitab kingereza koimuch kemwa kele ma decompose union tebie akoi imuche kot kobaishien mochokoronik kobaisien en betusiek chun bwane alak. Ko ba kamanut kot mugunget kora maui amun weche akotebche Ako kora mugunget kora mugunget komaimuch koumizan teta amuun matindo kit nekilenen sharp edge en kutitab kingereza akere alen kararan kot mugunget kot missing amuun tindoo kelchin neo.